KCB nĩo bengi ĩrĩa nene thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nandũ nĩ mamĩendete mũno tondũ nĩrĩ indo nyingĩ. Ciaci nĩ nyingĩ, arabu andũ mamiendete nĩ tondũ nĩ ĩtĩkagĩria kacitomas ao kũhũthĩra gũtũma mbia, kũrĩha mbiru, kũrora mbaranci na nĩ ya ihenya na rũni nĩ mendete gũkomba kũu nĩ tondũ nĩ ihenya na no ũhũthĩre thimũ kuoya rũni kũhũthĩra bengi ĩno.

Mbicainĩ ĩno ĩhaha niĩ nĩ ndĩrona mũini na mũini ũyu na nĩ ndĩrona andũ mokĩte kwĩgangara gũkũ na andũ nĩ marĩhaga kwĩgangara gũkũ nĩ ta koncati ya mũini ũyũ akaina nyĩmbo ciake nao andũ makaina na no akorwo nĩ mũini andũ aya mendete kana mũini ũĩkaine mũini wi gatũ, andũ magoka kwĩgangara na gũkena.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona ndagĩtarĩ haha e mbere wa andũ a community, na ndĩrona ona andũ angĩ a community marũgamĩte gwĩka ũrĩa ndagĩtarĩ areeka, nĩtaoka kũmathomithia ũhoro wĩgiĩ gwĩka exercise, nĩgetha manogore mahĩndĩ mao, nĩgetha matikarware mĩrimũ mĩingĩ, na matigakorwo me hatĩka-inĩ ya kũrwara mĩrimũ, gũtuĩka obese, marware mĩrimũ ya ngoro, ũguo nĩguo ingiuga mbica-inĩ ĩno.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũthuri agĩthondeka mahuti ma gũĩka mulching. Mũndũ oyaga agathĩe agekĩra okorwo nĩ nyanya ũrahanda ũgekĩra okorwo nĩ matharũ, ũgekĩra ũguo mulching nĩtondũ nĩmateithagĩrĩria maĩ matikore mũno hĩndĩ ya riũa, nĩmatumaga tĩri ũkorwo wĩ mũigũ ona hĩndĩ ĩrĩa kũĩna riũa, arabu nĩmagitagĩra tĩri gũkũo nĩ maĩ kana kũmomoka.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona hena bendera ya bũrũri wa Kenya na bendera ya bũrũri wa Amerika. Na nĩ ndĩrona hena andũ marũgamite nĩ ta hena arũgamĩrĩri marũgamĩrĩire bũrũri wa Kenya na ũngĩ ũtũmĩtwo arũgamĩrĩre bũrũri wa America. Na hena andũ erĩ haha marandĩka nĩ tarĩ gũcaina maracaina marũa kana marũa kana kandarathi. Ta rĩngĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo kũheo mbeca kuuma kwĩ bũrũri wa USA kana wa America, maũndũ ta macio. Nĩguo ingiuga ũhoro-inĩ ũyũ. Na ici bendera cirarũgamĩrĩra ũhoro wa kuonania bũrũri wa Kenya na wa America nĩ maiguanĩte.